Tũkĩrora mawatho ma thirikari ũrĩa mahutagia thogora wa thamaki, nĩũgũkora thirikari nĩ mekĩraga magoti he wendia wa indo, na magoti maya nĩ ũkoraga maita maingĩ me igũrũ mũno, na kaũndũ gaka nĩ gathumbũraga mũrĩmi mũno, tondũ ũkoraga ũrendia na kĩrĩa we ũrona nginya gĩtira kũigana, na magoti ngwĩciria nĩmo mahutanagia mũno na thogora wa thamaki he mawatho ma thirikari.